Ona gũkorwo ndiumĩte kauntĩ ya Garissa, nĩ ngoretwo ngĩona mohoro-inĩ kana mĩtambo-inĩ, kauntĩ ya Garissa nĩ ĩmwe ya kauntĩ iria igunĩkaga mũno, na kĩgĩna kĩrĩa gĩũkaga kana kĩrehagwo nĩ nĩ agendi arĩa mokaga kuona nyamũ cia gĩthaka. Kauntĩ ya Garissa nĩ ĩkoragwo na indo nyingĩ, na nĩ ĩkoragwo na ihingĩro nyingĩ cia nyamũ ici, kũrĩa nyonaga nĩ makoragwo na nyamũ mĩthemba mĩingĩ, nĩ gũkoragwo na njogu, nĩ gũkoragwo na mũrũthi, nĩ gũkoragwo na mbogo, ona nyamũ ingĩ nyingĩ. Kũu ihingĩro-inĩ icio, andũ nĩ ma nĩ maigĩtwo a kũgitĩra nyamũ icio, na gũgacoka gũkaigwo mĩtambo ĩngĩ, ĩrĩa ĩhotaga kũrora kana nĩ kũrĩ andũ maraingĩra kũu ihingĩro-inĩ icio, ũũ nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria andũ a kana aikari a kũu gũthiĩ kũhĩta, tondũ rĩrĩa mathiĩ kũhĩta, nĩũkoraga nĩ mathiĩ kũhĩta nyamũ ta thwariga na thwariga icio wona mahĩta magacithĩnja magacirĩa nyama, na ũyũ nĩ ũgwati mũnene harĩ mwena-inĩ ũcio wa nyamũ cia gĩthaka, tondũ rĩrĩa mahota kũhĩta na makahota kũrĩa thwariga nyingĩ, no macinine, na no mathiĩ maninĩte ũhoro ũcio wa nyamũ cia gĩthaka, na ũndũ ũcio no ũhinyĩrĩrie kauntĩ ya Garissa mũno, tondũ nĩ ĩkũhota kwaga rĩu nĩ gũkwaga agendi arĩa magũka kwona nyamũ icio tondũ gũtirĩ nyamũ cia kuonwo, koguo thirikari ĩno, nĩ ĩgitĩire mũno nyamũ ico, na kũiga arangĩri aiganu, na arĩa manyitwo makĩhĩta ma.

Kwarĩ tarĩki igĩrĩ, mweri wa gatano, mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, kũrĩa ndathiire kĩgomano-inĩ gĩabangĩtwo itũũra-inĩ ritũ. Hĩndĩ ĩyo itũũra ritũ nĩrĩagũmĩirwo nĩ thĩna warĩ mũnene mũno, tondũ nĩkwagĩte na ũici wa mahiũ. Andũ aingĩ nĩmaiyĩtwo ng'ombe na mbũri ciao. Nĩ kũrĩ andũ a Mathai kana Samburu angĩ maikaraga nakũu hakuhĩ na itũũra ritũ, arĩa mookaga kũiya ng'ombe cia andũ arĩa maikaraga itũũra ritũ. Atongoria a itũũra nĩmetire kĩgema, kĩgomano kĩrĩa andũ aingĩ meyumĩririe, nĩũndũ wa kũgeria gwetha ũrĩa mangĩnina thĩna ũyũ. Niĩ onaniĩ nĩndendire kũmenya mũno ũrĩa mabangĩte, na kwogwo onaniĩ nĩndaumĩrire. Kuumĩra kĩgomano-inĩ kĩu nĩndahotire gũthoma maũndũ maingĩ mũno, kũrĩa nĩndahotire kuona andũ nomanyitanĩre na mahote gwĩka maũndũ marĩa ma kũmateithia kũnina thĩna wao. Ta rĩu atongoria a itũũra nĩmaumire na mawatho, marĩa mateithirie andũ arĩa akũu itũũra makĩ, na kũmera ũrĩa magũkorwo magĩikara nĩũndũ wa kwĩhũga na kũgitĩra mahiũ mao. Na ningĩ gũgĩtuĩka mũndũ wothe ũkuoneka akĩrongoreria kũiya, kana gũkua mahiũ ma mũndũ, nĩegũtacũkĩrio makinya manene.

Wambere tekironjĩ nĩ ũndũ wĩyumĩrĩtie na njĩra nene mũno thĩinĩ wa maica-inĩ maitũ, nĩgũkorwo thikũ ici nĩ ĩrahũthĩrwo hakuhĩ o kira handũ andũ mareka ũndũ wao, mũno mũno, nonjuge tekironjĩ nĩ irahũthĩrwo na no ĩhũthĩrwo gĩthomo-inĩ, na nĩ ĩrakorwo ĩna kĩguni kĩnene mũno thĩinĩ wa gĩthomo kĩa arutwo, na nginya rĩrĩa arimũ marathomothia arutwo ao. Nĩ gũkĩte maũndũ maingĩ, marĩa mateithĩtie gĩthomo na makahota gũtũma arutwo gũkorwo magĩthoma wega, ũkĩringithania nahau kabere. Rĩu nĩ ũrakora, tonginya mũrutwo akorwo agĩthiĩ cukuru nĩguo akorwo agĩthoma, kana tonginya mũrutani akorwo agĩthiĩ cukuru nĩguo akorwo agĩthomithia mũrutwo wake. Tekinoronjĩ nĩ yũkĩte kũhũthia ũndũ ũyũ, tarĩu na ũkore mũrutwo na mũrutani no mahote kwaranĩria, kana gũcemania na njĩra ya mĩtambo, kũrĩa mekũhota gũthoma. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno, tondũ nĩ ũrakora ona rĩrĩa mwarimũ emũrwaru, kana ona rĩrĩa mũrutwo emũrwaru, tonginya akorwo agĩthiĩ cukuru nĩgetha ahote gũthoma. Rĩu nĩ ũrakora ningĩ, mũrutani nĩ arahota kuongerera nginya namba, kana nginya gũĩka ũthuthuria wa indo iria arathomithia, ohamwe na mũrutwo nĩ arahota gũĩka ũthuthuria wa wĩra ũrĩa ahetwo nĩ mwarimũ.

Niĩ kũringana na woni wakwa nĩnguona ta gũcera bũrũrinĩ either kũrĩ andũ a bũrũri magecera thĩinĩ wa bururi wao, kana kũgĩte na agendi magũka gũcera nĩgũkoragwo gũkĩrehera bũrũri kĩgĩna kĩnene mũno. Tondũ nĩnguona rĩrĩa agendi mauma mabũrũri ma nanja moka gũikara gũkũ gwĩtũ bũrũrinĩ wa Kenya nĩũkoraga nĩmararĩha maũndũ maingĩ mũno bũrũrinĩ witu na maũndũ macio nĩmahotaga kũrehera thirikari kĩgĩna. Ta rĩu nĩũkoraga nĩgetha mũndũ wa bũrũri ũngĩ aingĩre nyanjarainĩ cia nyamũ kana gũthiĩ kuona indo ta irurumo nĩũkoraga harĩ mbeca iria makoragwo makĩrĩha iria ikoragwo cirĩ igũrũ hanini gũkĩra rĩrĩa mũndũ wa gũkũ bũrũrinĩ athiĩte gũcera. Niĩ nĩndĩrĩ ndathiĩ nyanjarainĩ cia nyamũ ingĩ irĩ mwena wa kauntĩinĩ ya Laikipia na kũu nĩndahotire kũrĩhio kana kũruta mbeca ngĩingĩra na mbeca icio nĩcio ndĩrona cithiyaga gũteithia thirikari na ikamahe kĩgĩna, na igathiĩ na mbere na kuongerera ũtonga wa bũrũri. Koguo nĩ ũndũ mwega mũno tondũ nĩũgũkora nginya bũrũri nĩũhotete kũgucĩrĩria nginya agendi aingĩ nĩgũkorwo nginya kwĩna nyamũ nyingĩ, na nginya kwĩna irurumo nyingĩ irĩa andũ mokĩte gũciona. Na rĩu hau nĩũkuona kĩgĩna kana ũtonga wa bũrũri nĩũrathiĩ na mbere na kuongerereka, na gĩkĩro kĩnene.

Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa andũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ rũkoretwo rũĩna maũndũ mega, na nĩngĩ nĩrũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ. Thirikari nĩ ĩgeretie kwagĩrithia kana gũgacĩrithia motungata marĩa maheyanagwo thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Na hau kũgeria gũkĩria, kana kũrehe ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri. No nĩ gũkoretwo na mĩhĩnga ĩngĩ mĩingĩ, nĩgũkorwo, nĩgũkoretwo na mĩrimũ ingĩ ĩyumĩrĩtie, na maũndũ mamwe thirikari ĩkĩrĩire, nĩmagĩte gũkinyanĩra. Tarĩu nĩnguona, ũhoro wa mathĩĩna ma hinahi, kana morwaru marĩa mokaga rĩrĩa mũndũ arwara, nĩ ũkoraga kaingĩ nĩ andũ arĩa maikaraga icagi-inĩ kana kũndũ thĩinĩ, nĩ maremagwo gũkorwo magĩkinyĩra motungata maya. Ũũ nĩ gũkorwo, kũu icagi-inĩ, thibitarĩ nĩ ikoragwo kũraihu, na andũ aingĩ nĩmaremagwo gũkinya, kana nĩmoyaga ihinda inene mũno gũkinya., thibitarĩ iria njega kana thibitarĩ iria nene na ciĩna ndawa ciothe cigĩkoragwo mataũni-inĩ kaingĩ. Tarĩũ nĩ ũkoraga andũ a icagi-inĩ, nĩũndũ wa kwaga mbeca na mahinda, narĩngĩ nginya barabara gũkorwo ciĩ thũku, nĩ maremagwo gũkinya thibitarĩ icio cia taũni, koguo nĩ ũkoraga o kaingĩ matũmagĩra ndawa cia mĩtĩ, kana ndawa cia ũndũire iria itangĩkorwo cikĩruta wĩra mwega ta ndawa iciingĩ ciia gũthondekwo -

Kũringana na woni wakwa, mathomo ma intaneti nĩ mokĩte gũteithia mũno, tondũ nĩ makoretwo na moguni maingĩ mũno, na niĩ no njuge nĩ kaba gũthoma mathomo ma intaneti, gũkĩra gũthiĩ mathomo ma kĩrathi-nĩ. Wambere nĩ atĩ mathomo ma intaneti, to nginya mũndũ akorwo agĩthiĩ harĩa kĩrathi kĩrĩ, na koguo nĩ nĩ ĩteithagia mũno, na mũndũ agakorwo ndarahũthĩra mahinda maingĩ, tondũ no ahote gũthomera harĩa hothe arĩ. Ũndũ ũngĩ, mathomo ma intaneti nĩ mahotithagia arutwo kana kĩrathi gũkorwo na arutwo aingĩ, tondũ rĩu o mũrutwo o mũrutwo arathomera kũrĩa arĩ, kogwo gũtirĩ atĩ kĩrathi nĩ gĩgũkorwo kĩihũrĩte, na ningĩ, nĩ ũkoraga arimũ onao, nĩ mahũthagĩrwo nĩ mathomo maya ma intaneti, tondũ nĩ mahotaga gũthomithia arutwo ao, marĩ o kũrĩa guothe marĩ, kana nĩ mĩciĩ-inĩ yao kana nĩ kũndũ kũngĩ kũrĩa marahota gũthomithĩria ciana icio, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno, na ũkahũthia wĩra ũyũ wa gĩthomo. Ningĩ gĩthomo kĩa intaneti nĩ gĩteithagia arutwo, mũno mũno harĩ gwĩka ũthuthuria kana nginya harĩ gwetha anja cia maũndũ marĩa marathoma, ohamwe nginya na mũrutani nĩ ahotaga gũkorwo akĩharĩria gũthoma gũthomithia arutwo ake, kũgerera njĩra ya gwĩka ũthuthuria na akahota kuona maũndũ marĩa mothe abatie gũthomithia arutwo ake kũu intaneti-inĩ.

Ũingĩrano kana kũingĩrana kwa andũ, arĩa maumĩte mĩena ngũrani ya bũrũri kana andũ a kabira ngũrani, nĩ gũcenjetie mũno mĩtugo ya ũndũire ya kabira nyingĩ. Tondũ nĩ ũkoraga, rĩrĩa mũndũ auma kabira-inĩ yake athiĩ akahika kabira-inĩ ĩngĩ, kana rũrĩrĩ-inĩ rũngĩ, nĩ ahotaga gũcenjia mĩtũrĩre kana mĩtugo ĩrĩa arekaga rũrũrĩ-inĩ rwake, na agakorwo akĩoya mĩtugo ĩyo mĩerũ ya rũrĩrĩ rũu aingĩra. Tarĩu nĩũkoraga ũndũire ũmwe tairua, nĩ ũcenjetie mũno ũkĩreherwo mũno nĩ andũ kũhikania, kuuma rũrĩrĩ-inĩ rũmwe nginya rũrĩa rũngĩ, ona nginya ũkũria wa mataũni nĩ ũcũngĩrĩirie mũno gũcenjia kwa ũndũire ũyũ. Rĩũ nĩ ũrakora kũringa na ũrĩa andũ mekaga, kana andũ mahotaga gũĩka irua, nĩ rĩrathiĩ rĩcenjetie. Tarĩũ tene, nĩ wakoraga rĩngĩ rũrĩrĩ-inĩ rwa agĩkũyũ, irua nĩ rĩekagwo na andũ nĩ mathiaga rũĩ, kũrĩa mambaga magaikara mathaa maigana-ona, nĩgetha magacoka magathiĩ kũrua. Thikũ ici, nĩ ũndũ wa ũkũria, kana nĩ ũndũ wa gũcenjia kwa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, nĩ ũrakora andũ aingĩ, kana ndũrĩrĩ nyingĩ nĩ iratwara ũhoro ũyũ wa irua thibitarĩ-inĩ, na koguo, ũhoro ũcio ũgacenjia mũno.

Niĩ rĩrĩa ngũgũra thimũ nĩ ngoragwo ndĩna ũbacĩrĩru mũingĩ, harĩa nyambaga kũaria na mũndũ ũcio ũranyenderia thimũ, ngamba ngamĩoya itarĩ ndĩrarĩha, na ngamba ngamũria kana no nyambe ndĩmĩhũthĩre hanini, ndagĩka cigana ũna nĩgetha nyone ũrĩa ĩraruta wĩra. Hĩndĩ ĩyo ngũmĩona, nĩngũhota kũrora maũndũ maigana ũna, marĩa ndĩna bata namo mũno thimũ-inĩ ĩyo, na ngahota gũtigĩrĩra kana ngahota kuona nĩ ĩraruta wĩra wega. No ingĩgũra thimũ ĩcoke rĩrĩa ndainũka nayo ĩrehe mathĩna, thimũ nĩ ĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo warranty, ĩrĩa kaingĩ nĩ ĩkoragwo ĩ either mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ kũringana na kambuni ya thimũ. Thimũ ĩno nĩ yugaga, ũngĩthiĩ ũgũre thimũ ĩyo wage gũkorwo nĩ yaruta wĩra ũrĩa kũringana na ũrĩa ĩkwagĩrĩire, no ũhote kũmĩcokia kũrĩ mwendia ũcio wakwenderia, ahote gũgũcenjanĩria na thimũ ĩngĩ, kana ĩcokio gwa kambuni ĩhote gũthondekwo kũringana na kahinda karĩa ĩikarĩte. Koguo ikinya rĩa mbere rĩrĩa ndathiĩ na thimũ ngore ndĩraruta wĩra wega ũrĩa ĩkwagĩrĩire, no nyambe kũhũrĩra mũndũ ũrĩa ũkũnyendeirie, nĩgetha hote kũmwĩra thimũ yake kana thimũ ĩrĩa anyendeirie ndĩraruta wĩra wega, kuuma hau nĩ tũkwaranĩria nake, menye kana nĩ kũmĩcokia ngũmĩcokia ahe thimũ ĩngĩ, kana ĩgũcokio gwa kambuni.

Kũrehe tekinoronjĩ gĩthomo-inĩ, nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũkũrĩtie na njĩra nene mwena-inĩ wa gĩthomo. Nĩ ũkoraga thikũ ici, macukuru maingĩ kana nginya arutani aingĩ nĩ mahotete kuoya ũhoro ũyũ wa tekinoronjĩ na makahota kũũhũthira na njira ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa gĩthomo, harĩ mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ, nĩũkoraga kaingĩ andũ arĩa mahotithĩtie ũhoro ũyũ, nĩ arimũ, na arimũ nĩ mahotaga kũhũthĩra tekinoronjĩ na njĩra nyingĩ. Wambere, arimũ nĩ mahotete gũkorwo makĩhũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo magĩthomithia marĩ o kũraihu, ta rĩu nĩ ũrakora mwarimũ e bũrũri ũngĩ, no nĩ arahota gũthomithia arutwo arĩa e nao, na makahota gũthoma, na gĩthomo gĩgakinyanĩra. Ningĩ nĩ ũrakora arimũ nĩ mahotete kũhũthĩra tekinoronjĩ harĩ kwandĩka mabuku kana kwandĩka indo iria iteithagĩrĩria mũrutwo gũthoma, na hau, tekinoronjĩ ĩkaguna nginya mũrutwo, akahota gũkorwo ena access ya indo iria abatie, kana ena access ya mathomo marĩa arathoma. Ũndũ ũngĩ, tekinoronjĩ ĩno arimũ no mamĩhũthĩre, harĩ kũiga kana kuoya indo iria cibatie, ta rĩngĩ rĩrĩa mũrutwo aga kũingĩra kĩrathi, mwarimũ no ahũthĩre tekinoronjĩ kwaranĩria na mũrutwo ũyũ, nĩgetha agakorwo akĩmenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere na akahota kũrora thĩna wĩha.

Kuuma o mĩaka ya tene nginya mbere ya wĩyathi, ng'ano nĩ ikoretwo ikĩhũthĩrwo mũno kũhĩtũkia ũhoro kana gũkinyĩria andũ ethĩ ũhoro ũrĩa mabatie gũkorwo makĩmenya. Andũ arĩa kaingĩ moĩkaine na kũheana ng'ano ici nĩ andũ arĩa maikaikĩtie mĩaka kana andũ arĩa akũrũ, mũno mũno nĩ wakoraga aguka kana acũcũ, nĩo maheaga andũ ethĩ ng'ano na ng'ano ici mamaheaga, imwe nĩ ciakoragwo irĩ ng'ano cia ma iria manahĩtũkĩra, no ingĩ nĩ ciakoragwo ciĩ ng'ano iria metungĩire kana magethondekera. Gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ, andũ aya akũrũ nĩ makoragwo makĩendithĩria andũ ethĩ, kana kũmonereria ũrĩa mũtũrĩre ũbatie gũikarwo, na nĩgetha kũhota kũmahe nginya rũgano rũrĩa rũkũhota kũmateithia nginya rĩrĩa magũkorwo magĩka maũndũ marĩa magũkorwo magĩka, na rĩu ũhoro ũyũ, nĩ ũthiĩte na mbere na gwĩkwo nginya ũmũthĩ ũyũ, kũrĩa ũrakora ng'ano ici no iraheanwo, no rĩu nĩũndũ wa tekinoronjĩ, ng'ano ici nĩ iraheanwo na njĩra ngũrani, tondũ imwe nĩ ũrakora andũ ethĩ nĩ gũthoma maracithoma, thĩinĩ wa rũrenda, kana nginya mabuku-inĩ marĩa mekwo thĩinĩ wa intaneti, na hau ĩkamahe ĩkamahotithia gũkorwo makĩona maũndũ marĩa andũ maragerera, na ikamahe ũmĩrĩru na makahota gũtobora mĩtũrĩreinĩ yao, na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega mũno.

Nyũngũ nĩ indo imwe irĩa cia tene irĩa ciahũthagĩrwo kũruga ona rĩu noihũthagĩrwo kũruga. Kũringana na ũrĩa mahinda macenjetie nĩ kũgĩte na nyũngũ mĩthemba mĩingĩ tondũ ũngĩringithania na nyũngũ irĩa cia rugaga tene na irĩa andũ marahũthĩra thaa ici, kwĩna ngũrani ĩmwe nene mũno. Kaingĩ nyũngũ irĩa cia rugaga tene nĩwakoraga nĩ ciakagwo na tĩri kana ndoro ya tĩri ũngĩ ũkoragwo wĩmũnyitanu mũno wĩtagwo kagenyo. Nĩ kwarĩ na ataaramu kana andũ arĩa mathomeire kana marutĩtwo gũthondeka nyũngũ ici arĩa mathiaga na mbere gũthondeka na makahota gũthondeka mũtũrĩre wao tondũ nĩ mahotaga gũthondeka nyũngũ nyingĩ nginya cia kwendia na hau makona mbeca. Mbeca icio irĩa mahũthagĩra rĩngĩ gũthondeka mĩtũrĩre yao na gũkinyanĩria mabatarwo mao. Thikũ ici nĩũkoraga nyũngũ irĩa kaingĩ ira hũthĩrwo kana irĩa irendio matuka -inĩ mũno mũno nĩcikoragwo ciakĩtwo na cuma, nyũngũ ici cia ciuma ũngĩringithania na icio cia gatene ici cia rĩu nicihotaga gũikara ihinda inene tondũ itĩkuaga. Nyũngũ icio ciakagwo na tĩri kana na ndoro ya kagenyo ũngĩaringithiriĩ na hinya nĩũngĩakorire nĩ yakua mũno mũno rĩrĩa ĩrĩhiũ. No rĩu ici irathondekwa rĩu na cuma nĩ hinya mũno ĩkue nano ũmĩhũthĩre mĩaka mĩingĩ kũruga.

Thikũ ici tũrĩ nĩ andũ aingĩ mũno maikaraga nyũmba cia gũkombora muno muno arĩa maikaraga mataoni~inĩ. Na gĩtũmi kĩnene kĩa ũndũ ũyũ nĩ atĩ andũ nĩ mongererekete mũno thĩ~inĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na ũgakora rĩu ti andũ othe mangĩhota gũkorwo na miciĩ yao kana mangĩhota gũikara miciĩ yao. Ningĩ nĩgugĩte na ũthami wa andũ kuma icagi~inĩ gũka mataoni~nĩ. Kogwo ũgakora mataoni~inĩ ũgakora kwĩna andũ kana aikari aingĩ mũno ũkiringithania na icagi~inĩ. Na rĩũ rĩrĩa mataoni~inĩ kuongerereka andũ nĩ mahotaga gũkorwo no maikarire nyũmba cia gũkombora tondũ icio nĩcio cikĩrĩkwo kwa wũingĩ mataoni~inĩ. Na rĩu nyũmba ici cia gũkombora nĩ gũkoragwo na mwene nyũmba ũrĩa ũhotaga gũkomborithia nyũmba ciake kũri andũ aya kana aikari aya a taoni. Na rĩu nĩgetha mũtigakorwo mũkĩhĩrĩngĩcana na mwene nyũmba nĩ kwendaga mũkarĩra mikakati ĩrĩa mũbatiĩ kũrũmĩrĩra nĩgetha mũtikahĩngĩcane gwakinya nĩ marĩhi~inĩ ma nyũmba. Nyũmba nĩ ĩrĩ goro kũringana na kũrĩa ĩrĩ na no ĩkorwo na raithi angĩkorwo rĩngĩ ndĩrĩ hakuhi na rami. Kogwo rĩu nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩaria na ene nyũmba rĩngĩ okorwo nĩ ũgũcererwo kũrĩha nyũmba ũgakorwo ũmũĩrĩte mbere. Na ningĩ rĩrĩa wa mwĩra nĩ ũkũriha ũgakorwo ũkĩrĩha ihinda rĩu rĩtana hĩtũka. Nigetha onake ndagakorwo akĩrakara nĩngĩ mũkorwo mũkĩhĩngĩcana. Kogwo nĩ wega andũ gũikara mena thayũ na nĩ

Mũgaĩre wa indo cia thirikari thĩinĩ wa matũra nĩ ũhoro ũkoretwo kwa ihinda rĩraihu rĩũ, na andũ nĩmakoretwo makĩũrũmĩrĩra mũno, tondũ nĩmendaga gũkorwo makĩmenya icigo-inĩ ciao igaĩirwo indo cigana atĩa, kana mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa gĩcigo kĩu kana kaũntĩ yao ĩgaĩirwo. Rĩu nĩgetha gũkorwo ũkĩona ũhoro ũyũ, nĩ ũrabata gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra indo ngũrani. Ta wambere no ũrũmĩrĩre mohoro, mohoro marĩa marehagwo nĩ ceceni nyingĩ cia ũkinyanĩria, iria ikoragwo gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgũkoragwo na ceceni cia rendio, na nĩgũkoragwo ceceni cia tibi, iria rĩũ nĩgetha kũmenya ũhoro ũyũ, nonginya ũgakorwo ũkĩrũmĩrĩra ũrĩa mohoro macio marauga. Na ningĩ, angĩkorwo ndũrĩ na ũhoti wa kũrũmĩrĩra ceceni-inĩ icio, noũhote kũgũra ngathĩti. Ngathĩti gũkũ nĩ ciumaga o mũthenya o mũthenya, na nĩkũrĩ ngathĩti cia mĩthemba mĩingĩ, nĩkũrĩ ngathĩti cia rũthiomi rwa gĩthũngũ, na nĩkũrĩ cia rũthiomi rwa gĩthweri. Ona ningĩ nĩkũrĩ ngathĩti cia mathako. Norĩu, andũ aingĩ, tondũ rĩu nĩ gwakĩgĩire thimũ iria ũkoragwo nayo o handũ harĩa hothe mũndũ arĩ. Nĩmahũthagĩra nenda, na nenda ici nĩikoragwo irĩ ũhũthũ mũno tondũ, kĩrĩa ũgũbatara nokũingĩra thimu-inĩ yaku, ningĩ ũkorwo ũgũrĩte bundles, kuuma hau, nĩ ũkũhota kũrũmĩrĩra kana gwetha kĩrĩa ũrabatara nenda-inĩ, na nĩũkuona ũrĩa kaũntĩ yanyu ĩgaĩirwo kĩgĩna.

Maumĩrĩra ma mũrutwo rĩrĩa arathoma kana rĩrĩa arĩ cukuru, nĩ makoragwo mehocetie harĩ indo ngũrani. Wa mbere, nĩ mwarimu. Mwarimũ ũrĩa ũrathomithia mũrutwo ũcio, na hĩndĩ ĩrĩa mwarimũ araremwo gũthomithia mũrutwo ũcio wega, kana kũmũthomithia ũrĩa kwagĩrĩire, mũrutwo ũcio ndangĩtwĩka wa kũgĩa na maumĩrĩra mega. Kogwo mwarimũ nĩwe woyaga ikinya rĩrĩa inene mũno harĩ maumĩrra ma mũrutwo. Mũndũ ũngĩ ũkoragwo ho, nĩ mũciari. Tondũ rĩrĩa mũciari atararuta wĩra wake, mũrutwo ũcio ndangĩtwĩka wa gwĩka, wega. Na rĩu nĩ ũkoraga kaingĩ, mũciari nĩ abatiĩ gũtara mwana wake, na nginya kũmuonereria, na nginya kũmuonereria ahote kwenda gĩthomo, ona ningĩ nĩ abatiĩ kũmũhe indo iria arabatara nĩgetha ahote gũthoma, ta mabuku, kana nguo iria mekagĩra rĩrĩa marathiĩ cukuru, ũndũ ũcio wothe nĩ wa mũciari. Rĩu mũciari na mũrutwo, kana mũciari na mwarimũ mangĩkorwo matirahota kũruta wĩra wao wega, mũrutwo ũcio ndangĩtwĩka wa kũgĩa na maumĩrĩra mega, na hau nĩ ũkoraga mũrutwo ũcio nĩngĩ nĩ atwĩka mũremi, nĩ ũndũ wa kwaga gũthoma, rĩngĩ nĩ ahũrirwo cukuru, na mũcũngĩrĩra no ũkore nginya cukuru yake nĩ ĩremire, na rĩngĩ agathiĩ na kũũ matauni-inĩ, agatuĩka mũkora na tondũ ndahotire gũthoma wega kana gũtarwo.

Thimũ ici tũhũthagĩra o mũthenya o mũthenya nĩ ikoragwo na mathĩna maingĩ, tondũ nĩ ikoragwo rĩmwe itakũhota gwĩka maũndũ marĩa twĩrĩgĩrĩire gwĩka nacio. Na rĩu ndĩ ta mũteithia wa agũri, no hote gũtarĩria mũndũ mathĩna marĩa marĩ na thimũ yake. Ũndũ wa mbere nĩ kwamba kũmwĩtia thimũ ĩyo yake, njoke ngorwo ngĩmũria ciũria cigana ũna, kũringana na ũrĩa akoretwo akĩhũthĩra thimũ ĩyo, ngorwo ngĩmenya nĩkĩ akoretwo akĩgeria gwĩka nayo, na nĩkĩĩ ĩkoretwo ĩkĩrema gwĩka. Kuma hau, nĩ nguoya ngerie gwĩka maũndũ marĩa mothe akoretwo agĩka nayo nyone kana nĩ marekĩka, tondũ rĩngĩ no ũkore thimũ ndĩrĩ na thĩna, we nĩwe aremetwo gwĩka ũrĩa abatie. Kuma hau, rĩrĩa wona rĩngĩ ĩna thĩna, no ũhote kũmũtara, ũmwĩre, ũmũrie kũrĩa agũrire thimũ ĩyo, na angĩkorwo thimũ ĩyo ndĩninete ihinda rĩrĩa ĩkoragwo nayo rĩa warranty, no ũcoke kũmũtara ũmwĩre atĩ no ahote kũmĩcokia ndũka-inĩ ĩrĩa agũrire, kana kambuni-inĩ ya thimũ ĩyo, nĩgetha ahote gũcenjanĩrio, kana ahote kũhoe thimũ ingĩ njega, kana ahote gũthondekerwo o ĩyo, nĩgetha ahote gũkorwo na thimũ ĩraruta wĩra wega, tondũ warranty nayo nĩ ĩteithagia mũndũ, rĩrĩa wathiĩ na thimũ kana rĩrĩa wagũra thimũ ũgakora ndĩraruta wĩra ũrĩa ũgũtanyĩte, nĩ ũhotaga gũcokia, na thimũ nĩ ikoragwo na warranty ya mwaka, kana mĩaka ĩrĩ, kũringana na kambuni ĩrĩa wagũra thimũ ĩyo, na ũhoro ũcio nĩ ũndũ mwega.

Rĩrĩa mũndũ aiga biacara, kana rĩrĩa mũndũ ambia kwendia indo, kĩndũ kĩrĩa ahoyaga mũno kana kĩndũ kĩrĩa agĩa bata mũno biacarainĩ ĩyo aiga nĩkũona agũri akũgũra indo icio tondũ rĩrĩa wakorwo na agũri aingĩ noguo biacara yaku ĩthiaga na mbere na kũneneha tondũ agũri moka magũra nĩũgũkorwo ũkĩona baida nyingĩ mũno, na rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno thĩinĩ wa biacara nĩũkorwe na indo na ũkorwe na agũrĩ akũgũra indo icio, rĩu nĩubatie gũkorwo wĩna wĩigĩte kĩega na agũri nĩgetha rĩrĩa matua kũgũra mokahota kũiguana na nĩgetha angĩkabatara kĩndũ kĩu rĩngĩ ndagathiĩ kũgũra handũ hangĩ tondũ wa mbere we nĩũmwendagĩria wega na nĩoĩ nĩmwaranagĩrĩa nake wega na rĩngĩ nginya noũmũhe discount nĩgetha agathiĩ akera andũ angĩ ũrĩa we wendagia indo ciaku wega na rĩũ ũngĩthi na mbere na gwĩka ũguo biacara yaku gũtirĩ hĩndĩ ĩkagua na biacara yaku ĩgatũraga wendagia indo nyingĩ ũkĩringinathia na biacara ingĩ, kwoguo kũmenyerera agũri nĩũndũ wa bata mũno biacarainĩ na nĩũndũ ũngĩgũteithia mũno nginya rĩrĩa ũrenda kũnenehia biacara yaku tondũ agũrĩ aya wamatungata wega nĩo megũthiĩ makũrehere agũrĩ angĩ na ũguo ũgathi ũgĩte agũri aingĩ mũno.

Rĩrĩa ũrarutĩra wĩra wabici-inĩ yaku, kĩndũ kĩmwe gĩa abata mũno ũbataraga gũkorwo nakĩo kũu wabici-inĩ nĩ intaneti, ũũ nĩ gũkorwo motungata marĩa maingĩ kana maũndũ marĩa maingĩ ũkoragwo ũgĩĩka mũthenya rĩrĩa wĩ wabici-inĩ nĩ mahũthagĩra intaneti, na rĩu ũngĩkorwo ũtarĩ intaneti, wĩra waku no ũrũgame, na nĩ ũgũkorwo wĩ na thĩna mũingĩ mũno. Koguo nĩ ũbataraga gũkorwo na andũ mena ũgĩ wa IT, arĩa mangĩgũteithĩrĩria rĩrĩa intaneti yora, nĩgetha makahota gũka, magagũthondekera. Na rĩu nginya kambuni ici nene nĩ ũkoraga nĩ ikoragwo na department ng'ima ya maũndũ maya ma tekinoronjĩ, na magakorwo mandĩkĩte andũ aingĩ, tondũ nĩ ũkoraga nginya kambuni ici nene nĩ ikoragwo ciĩhokete mũno intaneti, tondũ motungata macio maingĩ mahũthagĩra intaneti, na rĩrĩa intaneti yaga, kambuni ĩyo no ĩrũgame, kana nginya motungata marĩa maraheana no mahote kũrũgama na hau kambuni ĩyo no ĩthiĩ hathara nene mũno. Koguo nĩ ũbataraga ũgakorwo na andũ mena ũgĩ wa tekinoronjĩ na intaneti, nĩgetha rĩrĩa kwagĩa na thĩna ta ũyũ, makamenyithio na makahota gũka magathondeka, ningĩ nĩ ega tondũ nĩ makũhota gũkorwo makĩmenyerera ũhoro ta ũcio kũhanĩka, kana kũgirĩrĩria intaneti kũũra, na rĩmwe na rĩmwe nĩ magũkorwo magĩgũthondekera macini iria ũhũthagĩra ta kompiuta.

Ũndũ ũyũ wa thirikari ya Kenya kũingĩria mĩtambo ya gĩthomo kĩa ndinjito cukuru-inĩ cia mũingĩ, nĩ mũbango wambĩrĩirio nĩ thirikari ya hau kabere, ĩrĩa yarĩ thirikari ya mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Kũrĩa nĩ ambĩtie mũbango ũyũ na akauga atĩ nĩ akũhota kũingĩria mĩtambo ĩno ya ndigito cukuru-inĩ cia mũingĩ. Nĩgetha arutwo aingĩ rĩu makorwo magĩthoma tekinoronjĩ, kana gũthoma maũndũ ma tekinoronjĩ cukuru-inĩ icio cia mũingĩ. Uhoro ũyũ nĩ wambĩrĩire wega, no ndwahotire gũkinyanĩra wega. tondũ mũbango ta ũyũ nĩ ũbataraga mbeca nyingĩ mũno. Na rĩu nĩ wakoraga cukuru nyingĩ cia mũingĩ, iria nyingĩ cia cio cirĩ na gũkũ gĩcagi-inĩ, nĩ wakoraga kũu kũrĩ o thutha tondũ nginya maũndũ mamwe ta thitima gũtiarĩ. Kogwo warĩ mũbango warĩ mũrito mũno kwambia. No thirikari no ĩgithiĩte na mbere na gũkinyanĩria maũndũ maya, ona gũtuĩka no mekururĩtie, tondũ nĩ ũrakora nginya rĩngĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ kũragĩa na ungumania, rĩrĩa kũratwĩka nĩ gũkũgũrwo macini ta icia cia kũhũthĩra, cia ndigito kana mĩtambo ĩno ya ndigito, nĩ ũrakora mbeca nĩ iraungumanio, na macini icio ikaga kũgũrwo. Kogwo nginya arutwo nĩ ũrakora matirĩ na macini cia kũigana cia gũthomithia ũndũ ũyũ. Ona ningĩ nĩ ũrakora nginya arimũ arĩa menao, ti arimũ akinyanĩru, kana matirĩ na ũge mũingĩ wa tekinorinjĩ. Koguo nginya rĩrĩa magũthomithia arutwo aya nĩ ũrakorwo ũrĩ ũndũ mũritũ mũno.

Ũthundũri kana umĩri wa gĩthomo gĩkĩ gĩa kũgerera intaneti, nĩũndũ ũkoretwo wĩ wa bata mũno mĩtũrĩre-inĩ ya arutwo kana nginya mĩtũrĩre-inĩ ya andũ. Nĩũkorete, arimũ kana arutani nĩmakoretwo rĩu magĩthomithia arutwo ao wega wa intaneti kana makamonia ũrĩa mangĩhũthĩra intaneti gũtwarana gũtwarithia na mbere maica mao, kuoguo nĩũrakora gĩthomo gĩkĩ nĩkĩrateithia mũno rĩrĩa andũ marĩ arutwo na nginya rĩrĩa marĩkia gũthoma tondũ no marathiĩ na mbere na kũhũthĩra knowledge ĩrĩa maheirwo cukuru ya intaneti na makahota gũthiĩ na mbere na gũtwarithia mĩtũrĩre yao. Onokorwo gĩthomo gĩkĩ gĩtirĩ kĩrakinya wega icigo-inĩ cia gĩcagi, nĩgũkoretwo na mĩhĩnga mĩingĩ, tondũ wambere icagi-inĩ nĩũrakora gũtirĩ na maendereo mega, tondũ rĩngĩ nginya nĩũrakora kwĩ mĩena ĩmwe gũtakoragwo nginya na thitima, na rĩrĩa ũgũkorwo na gĩthomo gĩkĩ kĩa intaneti, nĩũrabatara gũkorwo na indo ta kompiuta, na nyamũ ici nĩihũthagĩra mwaki wa thitima, na rĩu rĩrĩa gwakorwo icagi-inĩ imwe gũtirĩ na thitima, ũhoro ũyũ ndũngĩhota gũkinyanĩra wega, no nĩ kũrĩ icagi imwe gũkoretwo kwĩna thitima na kũu no nyone gĩthomo ta gĩkĩ kĩa intaneti no kĩhote gũthiĩ na mbere wega, tondũ nĩũrakora nginya icagi imwe kwĩna netiwaki ya kũigana na iria ingĩ gũtirĩ. Rĩu icagi iria citarĩ na netiwaki na itarĩ na thitima, gĩthomo gĩkĩ gĩtirekĩka wega na nĩ.

Rũhonge rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wĩtũ wa Kenya, nĩũkoretwe rũkĩgũmĩrwo nĩmorito maingĩ na ũritũ ũrĩa mũnene ũkoretwe rũkĩgũmĩra rũhonge rũrũ nĩ ikuo cia ciana kwongerereka, na ikuo ici cia ciana nĩikoretwe ikĩhanĩka na mahinda ngũrani tondũ nĩkũrĩ ikuo ikoretwe ikĩhanĩka rĩrĩa ciana iraciarwo na nĩkũrĩ ikuo ikĩhanĩka rĩrĩa ciana irakũra, tũkĩuga ciana tũrarongereria mũndũ wothe kuuma gũciarwo nginya rĩngĩ mĩaka ta ĩna ũguo kana rĩrĩa ihinda rĩa kũingĩra cukuru rĩrakinya, rĩu nĩũakora ikuo ici nĩcirongerereka kũrĩngana na mahinda ũrĩa marathiĩ na nĩgũkoretwe na itũmi nyingĩ irĩa iracungĩrĩria ikuo ici kwongereka, wambere nĩũrakora rũhonge rwa ũrigitani kana rũhonge rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ nĩrũkomerere mĩenainĩ ũmwe, tondũ nĩũrakora motungata marĩa ciana ibatiĩ kuheo thibitarĩinĩ cia mũingĩ rĩmwe nĩmarathii ũguo makaga na kũrĩa maronekera nĩthibitarĩinĩ cia andũ kĩũmbe na kuo aciari nĩmarerwo marĩhe mbeca nyingĩ nĩgetha mwana ahote kũona motungata macio, kwoguo macũngĩrĩra rĩrĩa mũciari aremwo kũruta mbeca icio mwana wake nĩararwara na akahota gukua, ona ningĩ motungata marĩa matarakinyanĩra nĩmacũngĩrĩire hanene .

Rũhonge rwa ũthami thĩ-inĩ wa thirikari ĩno itũ ya bũrũri wa Kenya nĩrũkoretwo rũkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna maingĩ. Na andũ nĩmakoretwo makĩgerera mathĩna maingĩ rĩrĩa marenda gũkorwo makĩoya marũa marĩa mamateithagia rĩrĩa marenda gũthiĩ nja wa bũrũri kana marenda gũthiĩ gũcera mabũrũri-inĩ mangĩ. Rĩu nĩũkoraga atĩ mũndũ nĩ arenda gũkorwo agĩthiĩ gũcera rĩngĩ mweri ũyũ ũkĩte, no rĩu tondũ ndarĩ na marũa maya, rĩrĩa athiĩ kũmoya nĩ ambaga gũbangithii raini na agetio indo imwe nyingĩ mũno. Na ũgakora rĩngĩ marũa macio nĩmaikara mũno ihinda inene mũno matarĩ marauma. Na rĩngĩ no ukore mũndũ ũcio nginya mweri ũcio nĩwakinya rĩrĩa agũbatiĩ gũkorwo agĩthiĩ, na rĩngĩ nĩ ũndũ wa bata mũno ta rĩngĩ agũthiaga kũrigitwo, no rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo ndarĩ na marũa macio agakorwo agĩtĩra thabarĩ ĩyo. Ũndũ ũyũ nĩũkoretwo ũgĩthumbũra andũ aingĩ mũno, na thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩgeria gũthondeka ũndũ ũyũ. Ũndũ wa mbere ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩka nĩ ĩgũrĩte macini njega kana ciraruta wĩra na ihenya cia gũthondeka marũa maya, kũrĩa macini ici nĩirakorwo ikĩhota gũthondeka marũa maingĩ o mũthenya o mũthenya. Ona ningĩ thirikari ĩno nĩyongereire ituo kana nĩmongereire wabici iria andũ mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ kũũria marũa maya. Tene gwakoragwo nĩ getha wone marũa maya no ũthire Nairobi, no rĩu kwĩna ituo nyingĩ kana kwĩna wabici nyingĩ iria ũngĩthiĩ na ũhote kwona marũa maya.

Thirikari ĩno itũ ya bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ ĩkoretwo ĩkĩrũa na njĩra nene gũkorwo ĩgĩkinyanĩria tekinorojĩ na nĩ getha gũkorwo ĩkĩhotithia tekinorojĩ gũkorwo ĩkĩingĩra nginya ciana kana nginya mathomo~inĩ marĩa ciana citũ irathoma. Rĩu nĩ Ũrakora atĩ thirikari ĩno nĩ ĩrĩga gũcenjia mũtaratara wa gĩthomo kũrĩa gĩthomo kĩa hau kabere gĩtia ahotaga kũnyitithania tekinorojĩ wega tondũ nĩ wakoraga kaingĩ arutwo nĩ makoragwo makomoirie mũno mwena~inĩ wa mabuku na kogwo maũndũ maingĩ nĩ makoragwo makĩaga gũthoma. Wakoraga kaingĩ okorwo mũrutwo arenda gũkorwo agĩthoma ũhoro wa tekinorojĩ no athire agathomere rĩrĩa athiĩ cukuru~inĩ ici ciĩ mbere ya cekondarĩ. Tarĩngĩ gũkorwo athiĩte gũthomera korenji kana rĩrĩa athiĩ yunibacĩtĩ.No rĩu kũringana na rũhonge rũrũ rwerũ kana kũringana na mũtaratara ũyũ mwerũ wa gĩthomo. Nĩ ũrakora ciana nĩ irahota gũkorwo ikĩonio makinya marĩa magĩrĩire na ikahotithio kuonio raini cia iria cibatiĩ kũgerera kũringana na kĩrĩa mwana arenda gũkorwo agĩthomera. Rĩu thirikari nĩ ĩgeretie, na nĩ igeretie gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Tondũ nĩ ĩrehete nginya kambyuta cukuru~inĩ cia mũthingi. Kũrĩa kambyutaici arutwo nĩ mambĩtie gũcihũthĩra na makahota kũambia gũkorwo magĩthomathoma. Ũhoro ũyũ nĩ ũgũteithia mũno harĩ ũkinyanĩria wa gĩthomo gĩa tekinorojĩ thĩ~inĩ wa cukuru cia mũthingi na bũrũri wothe handũ warũma.

Kuma rĩrĩa ndemenyire nĩgũkoretwo na ithurano cigana ũna. Na gĩthurano nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩrĩirwo mũno thĩ-ini wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Tondũ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo aikari a bũrũri ũyũ mahotaga gũkorwo magĩthura mũndũ ũrĩa marona niwe mwagĩrĩru wa kũhota gũtongoria bũrũri ũyũ. Na thĩ-inĩ wa gĩthurano nĩ gũkoragwo na mathĩna maingi. Tondũ nginya twanona gĩthurano, rĩrĩa maumĩrĩra manĩrĩrwo andũ amwe makarakara na makambia nginya ngũĩ. Na macũngĩrĩra gũkagĩa na hathara nene, nginya rĩmwe gũkagĩa na ikuũ cia andũ na ũthũkangia wa indo. Maya nĩ maũndũ monekete kahinda kahĩtũku, na nĩ maũndũ matarĩ mega. Rĩu nĩ gũkoretwo na nyũmba cia mohoro iria cikoragwo cikĩrũmanĩrĩra na maumĩrĩra ma gĩthurano, kana iria ikoragwo ikĩrũmanĩrĩra na ũrĩa gĩthurano kĩratabanio. Na nĩ ikoragwo inyitĩte itemi inene mũno harĩ ũkinyanĩria, waragania wa gĩthurano. Tondũ nyũmba ici nĩikoragwo igĩkinyia, kana nĩitumaga aruti ao a wira harĩ ceceni iria ciothe cikoragwo ithurano ici igĩkĩrwo, na andũ acio nĩ mahotaga gũthiĩ, na makahota kũonia andũ nginya arĩa matarĩ hau mĩtambo-inĩ. Makahota kũmonia ũrĩa maũndũ maya marahanĩka, kana ũrĩa gĩthurano gĩkĩ kĩratabanio. Ũhoro ũyũ nĩũkoragwo ũkĩgeria kũrehe waragania tondũ nginya aruti a wĩra arĩa makoragwo maigĩtwo kũndũ kũu a gĩthurano nĩ mahotaga kũrora ũndũ ũcio na maka...

Thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwakwa rwa Gĩkũyũ, nĩgũkoragwo na ũndũire, na ũndũire ũyũ nĩ ũrũmĩrĩirwo kuma o gatene, na nĩ ũthiaga ũhĩtũkĩtio kuma njiarwa nginya njiarwa. Ta rĩu nĩ nyonaga rĩrĩa gwitũ gũgũkorwo gũgĩkwo igongona, kana rĩrĩa gũgũkorwo kwĩna ũkũngũĩri, nĩũkoraga nĩgwathĩnjwo na rĩngĩ nginya nyama nĩyakorwo ĩgĩcinwo. Na nĩ getha rĩu gũkorwo ndũrahota kũrũmĩrĩra ũndũire ũyũ, nĩgũkoragwo na mahoya marĩa mararingana na igongona rĩu kana marĩa mararingana na ũkũngũĩri ũcio. Na mahoya maya nĩmakoragwo makĩhoera irio na nginya nĩmakoragwo marĩ ma bata mũno.